Gũkũ nĩ thibitarĩ, na ici nĩ itanda cia arwaru iria mũndũ angĩthi cibitarĩ akorwe nĩ ahotwa na ndangĩhota gũcoka mũcii ĩ eragwe akome, no nĩndĩrona itanda ici ikũhanĩrĩrie na bafu, na ũndũ ũyũ ndĩrona wĩ ũndũ mwega tondũ, gĩtanda na nadu ciagĩrĩrwo gũkorwo ihandũ haraihu hanini tondũ wa mĩrukĩ, mĩrukĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkiuma kuuma bavu nginya harĩa mũndũ arakoma.

Mũrigiti ũyũ athiĩte macukuru-inĩ, kũhe ciana njanjo. Namo aciari makerwo matware ciana icio ciao mathukuru nĩ tondũ, thukuru nĩkuo gũkoragwo hakuhĩ, kana nĩkuo gũkoragwo kũhũthũ, kũrĩa ciana ĩ ngĩheo njanjo na wega. Rĩu ngona mũrigiti ũyu, kana gaka karaheywo njanjo, na wĩra wa njanjo nĩ kũgirĩrĩria mũrimũ ka mũira ĩ kũgwatĩte.

'Wĩ mwega?,ii ndĩmwega, twĩrĩgane tene ĩ,na nĩgu ,ũkoretwe ũtari atĩa, nĩũ ngoretwe ndiromwega kangũmicĩte mũno, ĩĩ wĩna ma?ũmũthi ona ũgire twĩkĩre nguo cihanaine?ĩĩ ndĩrona taka twĩranire, rĩũ wĩra ũrĩa wanjĩraga ĩ nĩwonire?ĩĩ nĩndonire onandĩrenda gũkawambia Monday, ĩĩ nĩ sawa ,ũngĩkigua handũ ĩ ndũkanariganĩrwe gũkanjĩra.''

''Ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene, na nĩguo ndĩrona ee, ũkĩrire atĩ? njũkĩrire owega, ndamenya nonginya ndĩkinyie mũthenya ũyũ wagũkũngũĩra ũndũire witũ, na nĩguĩ na tũirĩtu tũtũ twĩkĩrĩte wega ĩ ,weũ ũrona twĩkĩrĩte wega atĩa na tũgathakara, na nĩgue? nĩwona ũrĩa tũratũma tũkũngũire ũndũire witũ wega?,ĩĩ nĩgu mũthenya ũyũ nĩwabata kwa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ, ĩĩ'.''

Ici nĩ ciana cia cukuru, ithiĩte macindano ma nyimbo cia ũndũire, na arĩa maraona thaa ici maroneka nĩka maraina nyĩmbo ciao na ngĩciria okorwa nĩ nyĩmbo iria cia ndumo, na nĩ mekĩrĩte nguo cia kuonania maũmĩte rũrĩrĩ rũrĩkũ, ona niĩ nĩ ndĩrona ciana ici cia thukuru nĩirakenerera kuona arũme aya makĩina tondũ nĩ maramakenia.

Thukũ ici nĩ gũthũkĩte mũno, mũndũ ndarona maĩ, ndiũĩ nĩkĩ marora ũgu, kwanza kũu gwitũ tũmonaga wiki rita rĩmwe. Tiga nĩ tabu ĩrĩa tũkaga tũtaba ĩ ndioĩ tungĩratũmĩra ndũĩ kũu mũcii gwitũ, weo ũgaga ũgu na gwitũ ona ndĩngĩkwĩra rĩrĩa twonire maĩ, thirikari ĩno itũ ona tondũ ĩrenda tũmĩhe kũra ĩ, ĩtĩratwĩciria ũrĩa ĩgũtwĩkĩra maĩ tũtige gũtinda tũkĩara raini gũtaba maĩ gũkũ.

Wambagia na gũtinia mahuti me igũrũ, ũgacoka ũkamĩthambia, ũkoya kahiũ ũkamĩkera na nuthu, inuthu igĩrĩ, ũkamĩkera kabicĩninĩ, ũgoca ũkatinania gĩtũngũru gĩaku, ũkaigĩrĩra thaburiainĩ, gĩtũngũrũ kĩahĩa ũgekĩra nyanya, haya nyanya cia ha ũgekĩra kabici yaku, ũkamĩ steam tondũ kabici mũndũ ndedaga kũmĩhĩithua mũno, rĩrĩa yahĩa ĩ, ũkamĩcabu na ngima.

Gũkũ nĩkũrĩa andũ mathiaga kũrutĩrwa maratathi ,na gũkoragwa na bata tondũ rĩrĩa mũndũ atũmĩrũa kĩndũ thimũnĩ na nĩkĩrendeka gĩkaratathinĩ athiaga na thimũ yake akathi akarutithĩrua ĩgoka ĩkũndũ karatathinĩ, ona arutwa maingĩ memathukurunĩ mekaraga magĩtũmagũa kũndũ gũkũ kũruta maratathi mũno.

Wambere biũ nyanya citingĩrugwo cirĩ cika, no nyanya citũmĩkaga kũruga irio ici ingĩ. Rĩrĩa ũraruga stew yaku ĩ kana mboga, rĩrĩa wakaranga gĩtũngũrũ ĩ kamũira wĩkĩrĩte kabici kana ũrenda gwĩkĩra cukuma kana stew ya minji, nĩgetha irio ikorwo na cama mũndũ nĩendaga gwĩkĩra nyanya. Koguo ũgacithambia wega ũgacitinia haha igũrũ, ũkarenga hau, ũgacoka ũkamĩkera, kana ũgatinangia nyanya, ũgatinangia nyanya icu, ũgacoka ũgaciĩkĩra thaburia-inĩ. No nyanya citirugagwo ciĩ cika cikoragwo cikĩrugwo na irio cingĩ.

Wendia wa matunda ĩ, nĩ wendaga mũndũ akorwe na mĩaburĩ, ya kwĩgitĩra riũa kana mbura, na mĩaburi ĩno nĩtethagĩrĩria ona rĩrĩa customer ciaku iroka wĩranĩ waku ĩ ikĩrĩa matunda maku ĩ magakorwa handũ mangĩhitha, matangĩhĩa nĩ riũa kana mangiũrĩrwa rĩrĩa kũna mbura, na kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ, matunda arĩa ũrendia matĩngĩhĩa nĩ riũa na matingĩthũka, koguo ũgakora nĩ ũrendia indo inawagĩrĩru ũrĩa wabatarie.

Mũtumia ũyũ athiĩte kũgũra nyama, na aroneka areka marĩhi make na thimũ, tondũ kwĩna mũndũ ararora thimũ, gũkorwa akĩrũthia kana mbeca nĩcingĩrĩte, ona endia aya ma nyama nĩmaroneka nĩandũ akeni, tondũ nĩmarona makĩthekia customer ĩno, ona rĩrĩa wathii handũ ũgakora andũ mema kenu ĩ, no wende gũcoka hau rĩngĩ, koguo nĩtethagĩrĩria mũndũ nginya kwendia nyama kwĩ andũ, tondũ marenda gũcoka he mũndũ akoragwo e mũkeni, ti kũthiĩ handũ hena mũndũ mũririmu.

Ici nĩ nyama cia kũhĩhio, ũkwamba ũthii ũgũre nyama, na angĩkorwo ndwĩna nyama ya kũgũra, no ũthii ũthĩnje mbũri kana ng'ombe, ũgacoka ũgatinangia nyama ĩcu tũnuku tũnuku, ũgacoka ũkoya kamũtĩ ũgekĩra tũnuku tũu twa nyama kamũtĩ-inĩ kau, ũgacoka ũkathi ũkaigĩrĩra mwaki-inĩ, ũgekara ũkĩrigarigara nginya rĩrĩa ĩkahĩa thĩini,ĩ na yahĩa thĩiniĩ no ũhe andũ, kana nowenderie andũ rĩũ.